Tuket kobo komonut kot missing en bik ab emet amun toreti ichek konyorchi gee tukul chemotindo missing ko tuku chon kiboishen en kila kila kou sukaruk, muita chumbik, nyanyik ak tukuk alal chon kiboishen en kila kechoben omitwokik. Koraa ko tuket kotoreti bik konyorchi gee rabishek koraa yon ko kiyaen biashara kotoreti bik cheyoe biashara konyorchi gee chepkondok yon kaalda tukul chotet ak kokoin olik rabishek ko niton koyoe ichnek koboishen rabishek choton en ortinwek alak kou kolibane school fees koalen tukuk chemotindoi en korikwa.

Yon nekit koit maranet ole amenye, asip abanganike achenge ele anoktoi ele momuche komaran, ak ityo abangan tuguk tugul cheu ngoroikab lagok, abangan amitwogik cho aibe ak ityo achop kiit ake tugul koek ready. Si yowe ak abur komie ak kosich lagok ele menye ak ole iburen komie. Ngamun anan korobon sait ake kemoi tugul komenoi ye tot ot nyokolaak en got anan tot koyaak kiy age tugul ne ya. Konoto koyache ip kepangan si kobit simakibet komobet lagok sobet anan kibet sobet kotiengei ak maranetab emet.

Boishoni koyoche itindoi ngomnotet ab komputait, yoche kokiwee sukul sikopit kinetin akobo komoswek tukul chebo komputait sikopit inai komonut nebo agetukul ak ole kiboishoito. Koraa koyoche kinetin tukuk tukul chemiten en komputait apishek tukul olekiboishoito ak komonut ne nyinet ak ityo kinetin koraa kit neyoche keboishoito tukul ak komonut nebo agetukul.

Ngomnatet ne yoche itindoi en yu ko yoche inai olegitoitoi ana oleginainoitoi mugungochutet sigopit komang en istael che terter. Kora ko yache inai olemiten mugungo chutet ak icheng choto che tindo kalaiesyek cheterter sipit kotaretin ichopen kikapusiek che tindoi kalaisiek cheterter sigopit kocham kastomaek ak kopit ko changa biik che ale. Kora ko yache itindoi ngamnatet agobo olekinaptoi kikapusiek cheterter sigopit kocham kastomaek agopit konyokwal biik che chang yon kechop kikapusiek che kororon anan che tagu en biik saiti. Kochuton ko ngamnatet yon ichope tuguchuton.